E pichani aneno ng'ama dichwo moting'o karot e lwete. Odiechieng' ma natiyo kod karot natiyo kode e tedo chiemo. Kosegole e puodho tiluoke bang'e tipoke alafu ting'ade matindo tindo titiyo kode e tedo chiemo. Inyalo kata chame ka onumu kamano nimar, omiyo ng'ato bedo gi ngima maber. Onyalo kata konyo ng'ama nigi shida mar wang' mondo omi onen makare.

E pichani aneno dhok. Ma en tich mar pith mar jamni. Ber ma inyalo yudo kuom pith mar jamni en kaka yudo chiemo. Mar ariyo, onyalo konyi e yudo pien milosogo lewni. E pichani aneno dhok ginya, dhiang' gi nyaroya. Dhiang' ni ochalo dhiang' machiwo chak. Ka ose nyiedh dhiang' ni, chage go ichuako, kose chuaki to inyalo kan, itiyo go gi anyuola, kata inyalo ter echiro to iuso mondo mi okony japur, mondo mi oyud omenda monyalo konyore go gi joode.

Gima gima biro e pacha kaneno pichani, en ni nitiere japur moro matiyo tich mar pidho anguro. Anguro ka osedongo to inyalo yang'e mondo mi oyud ring'o. Ikuongo ichwer ichwero tokeno kose yang'e. Bang'e to iluoko, ting'ado ring'ogo matindo tindo to itero kata e chiro. Ka ng'ato dwaro mondo mi oted kata ring anguro, ok owinjo bed ni ótiyo gi mo nimar anguro nigi more owuon mitede godo.

Mae en migawo mochung' ne nono weche go eko mag penj e piny Kenya . Kinde mana tiyo gi gini ne adwaro ng'iyo duoko mar penj maduong' mana mar klas apar gariyo . Mokwongo indiko namba ni mar ndikruok mane ondikorigo e timo penjno bang'e to indiko nyinge ni mane indiko e penjno, bang'e tioro tiyudo duoko mari. Kiseyudo duoko mari, inyisi kaka nikalo e penj no